Eeh ketii naboisho, wore ilaturok tenebo olaasak aingeni, naa keyau enkibelekenyata sapuk oleng', tiatua enkiremore. Enaa netumi enkiremore nadede, tialo ina siai enye pookin tenebo.

Kore ena siai e DigiFarm e Safaricom, neitengena iltung'ana kumok, oo nkoitoi kumok tialo enkiremore, neishoo sii ilairemok irkiliku vile enitumia enkulukuoni nepuo aadupore ina kulukwoni tialo enkiremore e DigiFarm, naa kore sii sininye DigiFarm, nisho ilairemok engeno sapuk eimu enkoitoi e mtandao.

Ilepunye technologia enkiremore oleng haswa eimu esiai olchambai sapukini neimu enkoitoi nakeshieki, naturieki e nepuoi aramat loloshambai sapukin ore eimu esiai e technologia ninotoki ltarakitani otur nkiwanjani sapukin nepuoi aitumia mashinini sapukini apuo akesie loloshambai ee nitokini si ake aitumia ltarakitani aisujie lolo shambai arashu ninye eimu esiai enkitumiarata ontekei oloingangi nepuo aisuk lchambai .

Ee keidim serkali nelo areti lairemok tenkop ang' ltururi sapukin nepuoi aisho ninche ropiyiani ashu enkidimata ashu uwezo napuo ainyangunye mpekui ondakini e nepuobainyangu ltarakitani nishori nai matejo fertiliser nepuoi aisho e nepuo aitobiraki rbaribarani oim nai tenepuo osokoni ningurakini sokonini sidain, ngoitoi kuna naidim serkali ataretunye laramatak enakop nanu namanya.

Ajo na sinanu pilo ayiiolou ore esiai orkiondo oshi onap ntasati enoshi kata epuo aitau majani ashu akes majani na ore ilo kiondo na kepiki majanai nitumoki atanangaki majani atua ilo kiondo peyie itumoki ashomo ayawa factory etii lolo kiondoni lolo kiondoni anaa ntokitin nakesunyeki inamajani ore inashata na pitumoki airishayie ashu enebaki majani

Ore nai erishata niyolo ajo etaa itaunoi endaa tolchamba naa ekitegemea ajo kaadaa iloito aitau tolchamba etii lairemok lonkwashen etii lairemok lorpaek etii lairemok nkabilaitin kumol oleng kake ore enaalo naipirta irpaek na yiolou nai ajo enoshibkata etoito netanapa nlera pooki netoyu esidai nebau enoshi rishata nataa nai ailo ake aitau tolchamba nikes nilo ashum arashu ore nai tonkoitoi kumol ashu nkitanyamal natii emurua ino nijo ingwesi na nagil ilchambai naindim nai ashomo aitau irpael linono atan ituebaya muisho nilotu aitosh enkolong nitumoki atushuma endaa ino etoyio.

Ore enasiai enkikena endaa na kisaidia nai olairemoni arashu laruok peyie mepuo aiminie endaa sapuk oleng arashi nemepuo atum nkasarani kumok eimu esiai enkiminata endaa neaku ore faida sapuk oleng nayau nona masaa na mitokini atum enkiminata sapuk oleng ashu asara eimu enkiminata endaa ina county